ore ene dukuya naa kangas aing'oru enkoitoi, ewueji sidai nanpie lelo mashungua, ore eniare ashu ene dukuya kangas aing'oru sokoni naya lelo mashungua, ore eniare nalotu aing'oru, enkoitoi nayayie lelo mashungua pee ming'ila, ore, ebaiki tanzania, ore eneuni, nayiolou enaikunaa kutoka ewueji natii mpaka ina tanzania. nayiolou ajo kenagae aloito amiraki lelo mashungua tenaa kaloito amir anaa, and i court wholesale naa kaloito dii ninye aloito amirie lelo mashungua, kebaa faida natumito tenalo alo amir lelo mashungua, keloo ng'ae lelo laayieu lelo mashungua laloito amiraki.ke sukuul, keltunganak ake kawaida, keng'ae.

ore ene dukuya naa ingoru ntokitin alternatives anaa solar ore solar meeta iropiyiani naitumia, neeku intumia o solar badal nintumia ositima. ore ina naa enedukuya. ore eniare.ee intadoyio enkitumiata ositima tenkata edama peyie meeku keokito ositama. enkata pookin inyoo. peekeku keotikito ositma enkata nimiitaji. ore enkata nimigira aitumia ilo sitima, neeri naa sitimani too wuejitin kumok. ore eneuni, ee inyiang'u ntokitin nemeok ositima oleng. anaa naaji keetae oshi, ee bulbs laa keok ositima. neku inyiang'u ntokitin naijo nena nemeok ositima. ore enkata nemegira aitumika neeri.

ore enedukuya naa ore ilaranyak kumok nemeta osokoni ashu maket neeku kepuo iltunganak , ketaa enkishoroto paa meeta iltunganak oisho esiai, ore eniare meeta sii iltunganak kumok iropiyiani napuo asie rekodi too situdioni siidain neeku kidimayu neeta ilo tungani talent kake midim ilotungani atushuku vile naifaa neshuku, amu kidimayu naa ore eweji neshomo naa kidimayu naa ore instruments ,naatae naa meduo inekualiti sidai ore sii enkae ore eweji nepuo aitainyie vidio meeta eyiolounoto ajo keyieu naaji.

ore enedukuya naa ketum entoki naji food license pee eku keyioloi tesirkali enaa iloshi bods loo iyiolo lai deal wesiai edaa nengas arigita ate tiatua inengweji ore enire nepik idaki enye , metaaku keeta standard nayieu peyie euni ashu nanyoraa lelo tunganak le nena bods , ore tenaa kedaa nanyai inakata ake naa kimanisha ajo pee eku ore ore hygiene ena daa naa ketii atpa , nigoru entoki nayayie nena nakidakin enye meeta keeta entoki nabaya.

Ore ene dukuya naa enkoitoi naitabarieki Nena daikin, ee naa ore iltunganak kumok naa kelakua, kutumia enkata sapuk. ore ebaiki enkata nabaiki Nena daikin ewueji neitai idipa aingialata. ore eniare keeta sii asara. amu amaa naaji teniyaia edaa tolchampa, nai cost nikinosa. Ropiyiani kumok .matejo naaji, elaki nabo. ninturaa pookin tenkaraki intabayie ewueji neyitae, idipa aingialata. keetae naasioki aaku anaa naaji ilnyanya. ore ilnyanya naa kesioki aingiala. tenironnyi egirae aaya. Tenkoitoi naa kebaya ingialate. neeku enkae oitoi Ina.

ore i-tax aisaidia too wuejitin matejo neme kumok, neme kutik kake ore i-tax meyiolo oltungani oleng i-tax, teneitu aikata ias entoki naji,i fil entoki naijo returns ore returns naa ekipuonu ake aatumore kigira ai file entoki naji returns naa kisaidia sii iltunganak amu, ore itii ewueji pookin nitii, bora akeyie metaaku iyata internet aa naa idim ake ataasa pooki toki natii ina platform ore sii enkae ee kikumok iltunganak, ore sii enkampuni, keetae entoki naji ibelekenya apa neeku keji itumus neeku ekisaidia pee itum nena receipt inonok igira aikaja, igira aishoyo entoki naji igira aasishore too ntokitin naaji insurances

ee kidimayu natum enkardasi naiputaka olpolisi, naa aa taa OB ore OB kake ore nkulie tokitin pookin naa ketumieki e-citezen amu, internet naa tenakata kintumia iltungank pookin.ee neeku ore OB lazima naake pee eyae enetii olpolisi, niton taa woinakardasi mpaka nitum naaji, tanaa keeta naaji entoki ninturayie anaa enkipande, naa lasima naa pee ilo enetii olpolisi anaa esimu, ee hoo nimikisaidia oleng ilpolisi kake, ekidim ake ninye, idim naa ahomo atleast nikijokini, ee nigeri inatoki ninturayie esimu. nisohoki duo iyie safaricom ajoki, aiturayie esimu neku enteretoki tine, lakini pore nkulie tokitin pookin, meeta enkae toki nikidim osikiari aisaidai OB ake kidim aigeroki, ore nkulie tokitin pokin, naa internet.

ore apa nanu pee atum enkipande, naa kashomo station nai nai naiput forms neesi process naipotokini inkipande eidipe. kake ore tenekata, keetae, eton eitu aas aikata iji, ae apply enkipande te internet kake, atoning'o eji keetae ,ore e-citizen platform naji e citizen naa ene government taa ee kees. idim ae apply te e citizen nilo naaji ewueji naijo, ewueji account inyi ashu huduma centre nia approve teine wueji paa ilo ai pick.

kaidim atejo ashomo entumo nabo kake ore apa inatumo naa enoo intoyie naa keji anti-FGM ore intokitin natayiolo emakini tiatua ina tumo, ore ene dukuya keeta entito esipata najorie imelasima pee aitaasi enaje, naa keeta sii haki najo ele tungani ayieu naya ime likae tungani teneeku taa esiai ekiyama, ore tesiai emurata keeta haki pee ejo maishori, ele tungani neeku ore sii tesiai eripoto naa kisapuk oleng tenaa kake ore esiai ee ehaki ashu right.

Ore ene dukya kitereto emurua kigira aitobir olbaribara olo, olo sukuul naji kimelok primary. apa eton meetae olbaribara, ata tenakata eton metii olbaribara, ore eniare kishomo airorie nkera okuli tunganak apa laboitare, nikipuo airorie nkera oosukuulni naapashipaasha.te narok, ewuaso, ee o nena regions naaji kimelok, nena matejo inkangitie natii ina kop. matejo sukuulini natii ina kop, kituuno sii irkeek eimu organizations naji naretoi, teda alo e narok, ore enkae, kisuma nkera irkuaaki kiimu, eretito iyiook organization naji amref nikisum sii iltunganak esiai ebioitisho eimu county government e kajiado.

Ore ene dukuya keret iltunganak pee meiu nkera nemeidim aitotio. ore eniare, keret iltunganak peyie meiu nkera tenkata nemeyieu. matejo, naai iltunganak leitu idim, leitu ejing' ina, leitu idipi ataas kiama. leitu ees kiama. neeku keret ninche peyie metum nkera eton meyieu. ore eneuni, ee keret ee iltunganak ashu ninye kisho lelo oota olamarei metaasa, ee siai ekiama, meure ajo ketum nkera eitu ipanga. ore sii enake, ee kitayu hofu ooltungank ooure aanoto nkera eton eitu ipangia.

Pee etum lelo kastomani aatushukunye, enkae kata aapuonu aanoto, kejo sii irkulie peyie neeku ore lelo kastomani lenye, neeku Ina kampuni ake edamu pooki kata naa ninye epuo aasie ibiashara pee itodolu ajo kenyor naa keshipakino egira aisho ninche iropiyiani enye pee etumoki ainyiangu ntokitin naagirae ainyiangu te ninche, ore sii kejo sii ore sii kulie tunganak naa kitobir, Kiko nejia pee etumoki aitagolo empisja eina kampuni enye netum aatimir too nkulie oitoi egiraa aajoki lelo tunganak aiyiewuaki lelo tunganak inkatitin sidain too nkatitin oosiruai.

Ore ene dukuya katum ategelu oltungani laa nanu nayieu, ee ore eniare, ore sii egelare naa kidim oltungani pookin ategelisho, atodua apa nanu ajo ore tenikipuo aagelisho ekipoito aagelu oltungani oyieu Kila oltungani, Kila oltungani. Negelu oltungani oyieu. teine ilotu aayiolou ajo ore oshi iltunganak naa keeta o sauti iyiook iltunganak loogelu iltunganak kulie loorikisho. naa iyiook laapuonu aikilikuan lelo tunganak likitegelutua, ajo kainyioo pee itaasa ena kainyioo pee eitu iyas ena. naa Ina paa etiu anaa tenikigelu, oltungani ashu tenikigelu iyiook oltungani iyiook naikilikuan ajo kainyioo pee eitu intabaya entoki naje,,Kwa nini, amu inyoo. amuu iyiook naategelutua, ore sii egelare naa entoki naa meetae enara. meetae oltungani likitaaraka ore iltunganak keetuo pookin eewuo Kila oltungani. negelu oltungani oyieu, meeta oltungani olotu aarare olikae, nidipidipi Ina toki, nipopuo ang neenyuni oltungani loidiipa lowa olorika.

Ore polio vaccine ashu olchani lepolio naa kibooyo entoki naji paralysis oongejek, entoki oshinaisho muscle oongejek metaa meesisho too nkera , ore eniare naa kiboyo sii keeya ore inkera kumok oleng' too inkuapi oormaasai naa etuata inkumok tenkaraki meyiolo etu eeudi apa osindano lepolio naa iyiolo ninye inkulie tenepuonini aud osindano baada oolarin imiet keton ake etu ibooyo keeya eina kerai amu keeku etuoki aud inakerai eishunye enkata kelotu naaji inakerai nebulu nelotu aye etubulua , aaku taa dii oltung'ani sapu neeku keeta naaji inkuti complications ,wegoloto sapuk aa oltung'ani botor ore sii enkae meeta polio enkishunoto neeku ore itung'anak kumok letu eudi osintano lepolio naa keeye ake tenkata nemelakua ore pee eku meeta oltung'ani naa keeku meeta biotisho sidai.

kaiteki ake najo ore ena swali naa kimaanisha, kainyioo ee ngolikinot ooltungank te nko, ore ene dukuya naa meinyial ena siai emirat enkop iltunganak oomiritaa, amu ore iltunganak oomirita te dukuya. tenikijo naji ore iltunganak oomirita kegira ninche aamir ina kop peetum iropiyiani. kake meyiolo ninche ajo ore tedukya ashu too nkolongi naaapuonu, naa kepuonu ntokitin aibelekenya. matejo naji kidimayu naa ore pee emirita ninye ina kop naa kelakuaniki olbaribara, ee metii iltunganak kumok naaji megira sii aisho faida yeyote neeku kedol ninye anaa ore tenemir naa kisho naa nena ropyiani nelo naa ainying'u enkae kop. kake mme naa nejia etiu, tenimr enkop naa ore enkop naa entoki naa memirayu enkulupuoni, naa ore ake peku itimira enkuluponi etiu ake anaa inchooyie olayioni li no asih likae tungani, nemitum akiata ilo tungani aigil ake ninye. nneeku kegol esiai.

ore enedukuya tenaa kenkima naaji ashu tenaa kiteria naa tang'asa intau ilotung'ani tiatua inashida natijing'a , ore eniare naa tejo siiyie airorie ilotung'ani metaa megira aimin irorie inkilikuana inkutiti tokitin, tiaki kaji nikimoi niyiolou ajo kanyio shida toosho sii esimu toliki lelotung'anak ashu egari pee epuonu aaretu ilotung'ani eton etu ing'iala intokitin, ing'urai sii enkoitoi enkijape toltung'ani enaa inkaik keji palm's teenaa ayang ning'uraa sii inkonyek, ning'uraa tenaa kiragita esidai, ng'urai tenaa kegira ayang' esidai tenemegirasii ayang' ironya orgoo tenaa koltung'ani otung'o entoki ashuu otepejori tipika enkare nagira aibukori ,teena sii tenaa kentoki natudung'oki enaa naaji orpanga tenaa pee mitoki orsarge aibukori intokitin naaijo nena.

ore keya nainining eredio neya nainining' telefisheni naa keya sii naisum, ntokitin naagira aasa ashu aning' tooltunganak latii ebata nanu ashu iltunganak likiboita too siatin, ee naning' sii tesokoni, tenalo naji sokoni neeku mayiolo ae toki, nalo nalo aasujaa te redio, ashu te runinga nisum sii nkulie tokitin te inernet naijo twitter nidol nkulie tokitin naijo facebook nidol nkulie tokitin too ntokitin naijo, instagram nidol ntokitin too nkulie media pookin.

ore tena naa kitegemeya isaii nisuma matejo naaji tenaa kenkera natii enkisuma eshumata naa kolej, ore ikera ekolejes matejo naaji isaii uni isuma tina darasa, ashu isaii uni isuma tengolong naa yiolo nena saii uni kimanisha ajo tenaa itii darasa nena saii uni naa, ore esaa olmutandao nilotu ajing olmutandao, idipa darasa neeku ore enkata nitii darasa nikitii elukunya darasa ore engata nitii olmutandao nijing enkata pooki, kake ore enkata enkirura naa ilasima pee iyata enkata nirura matejo siyie iyata esiai ejo enkai teniya enkata sapuk amu ore inkera kumok naa kejing mutandao kajo ke nainti paasen.

ing'as aingor tenaa ore lelo tunganak kama kulo tunganak likigira amiraki edaa keyiolo usafi, keyiolo ajo ore kuna tokitin esuji pee kitumokini aishoo idaikin sidain, ama eweji nikiteyiarakaki matejo duoo naji kiteyiarakaki ena daa kesidai keyiara aitobiraki, ore duo amu kegol ijo misidai ena daa kake tenaa kedakin esokoni , ore sii inkwashen keetae inkwashen naingialate neetae initu, keeta ovakado loironyaki, keta ore pooki daa ninyang'u naa keeta ajo ore oltungani laa keyiolo entoki nayieu naa ina oshi pee ilo agelu.

Ore enedukuya naa tang'asa tayiolo ajo ore ilo aini naa ole equitel naa keesisho ore eniare eh tadamu pin ilo aini lino ore eneuni keeta sii ilo aini lino ashu bank ino iropiyiani indim aterewa nilo menu e equitel tegelu my money nyaaki sii ore pindip nigelu send ashu pay nigelu account niyieu nirewie le niyieu nirewaki nana ropiyiani nigelu account ilo tung'ani ashu inamba ilo tung'ani liyieu nirewaki ashu equity number niyieu nirewaki tipika amount ashu iropiani niyieu nipiktayiolo nena di ing'ura aitoki nena nena tokiting tenaa kesipa entoki nitipika ajo ninye duo iyieu nipik ni nitum taa nipik pin paipik taa uh paa iyanyu message enaing'ua equity miki mikiyaki mikirriwaki nena ropiyiani.

Ore enedukuya eh kakwa tung'anak eh iloito alo amiraki kuna tokiting kamaa lelo tung'anak liloto alo amiraki kuna tokiting inonok keyieu ninche kuna tokiting ningira amiraki ashu meyieu kebaa ena sokoni niyieu kebaa intokiting niyieu pee itumoki ayaki kulo tung'ana kamaa teneeku inoto ena sokoni kebaa iltung'anak intokiting nilotu ayaki kulo tung'ana metaaku kitosha kenyorr dii ninye kulo tung'anak lingira alo ayaki kuna tokiting iyata iltung'anak loora loitashe likingira ayaki logira ayanyu kuna tokitin inonok ningira alotu amirr ore sii aitoki ke keetae entoki nai mining'unono ining'unono okulo tung'anak kiro enkutuk nabo iroro enkutuk nabo ashu ke iro iyie iyie enkutuk enkae kutuk niro ninche enkae kutuk ore aitoki keetae ehm bei ontokiting kaji iko kaji etiu bei okuna tokiting kamaa kamaa tenayau kuna tokiting ainei kaa kaa bei naaji apik metaaku eh me maaku kagira kagira aiumia neg ning'orr naaji entoki naji entoki namirita kulie tung'anak paa kamaa naai tanaa ore entoki nagira kulo tung'anak amirr naa mi kidimai naa kikiti.

ore ene dukuya naa bei oontokitin, keya nilep, neya nedou, naa keya niya naaji ntokitin olchampa etadoutuo beil oleng mpaka neeku ekiyae asara. ore sii enkae, keya niyau miyiolo ajo kainyioo nagira aasa too sokonini kumok. neeku iyiolo enkata niyau iyie inaduo tokitin olchampa lino, meeku re aa ninche iyieuni. kidimayu naa nkulie, ee keetae sii kulo tunganak oji otii katikati, kidim nitabaya iltunganak lotii olchampa, neetae ilotii sokoni. neetae naa kulo tunganak looibung'ie iltunganak le sokoni, oloolchampa, ore lelo tunganak ,kidimayu nepuonu naaji niche nikincho, nisho oltungani, ashu oltungani akeyie ogira amir intokitin olchampa. neliki intokitin naa neme enaa eneatiu tosokoni, nelotu neyau asara. ore sii naaji tenelo neeku iyaua ntokitin inonok kumok olchampa. keetae iltunganak laa meeta uwezo naidim naaji ayau ntokitin kumok tolchampa.ai supplier iltunganak otiii sokoni.

Ore ekaata osesen tene naa matejo naaji akwet, ee nias ntokitin naijo, enkwetata, nilo ene wueji neesieki nelakieki iseseni le.na aaji naa ekisaidia metaa mitum imoyiaritin. onkung' ooloik. ore sii dii eninyia edaa aitobiraki mitumitum .mimoiumoyu anaa oltungani lotonita ake, tiatua aji. neeku kejo iltunganak lotii ene sipitalini ashu kejo oldakitarinj. teneeku ore esiai ino nilak osesen too nkolong'i kumok naa ore enkata ore chances nitumie imoyiaritin. ina taa peeji tosesen kisaidia osesen metaaku, kidim ataasa entoki pookin. teneeku ninye. itabatate naa isioki aishiu. amu keyau. kitaa oltungani bioto alang' oltungani loiragita tiatua aji amu kiata oshi osesen, metaaku kiragita. inkiri.ki dormant osesen.

Ore iltung'anak saai loomir endaa naa keetaa ee lazima peeta license kuna tokitin licensi keyioloi te te serkali ajo kemirita nena daikin naagira amiraki lelo tung'anak. Ore sii iwueitin niitaunye naake eeta keyioloi keyioloi te te te serkali naa keeta inkardasini naifa naitodolu ajo ishooki orusa metimira kuna daikin. Ore iltung'anak lemeeta orusa loi la laamirie nena daikin nemekure tenakata ishori metimira nena daiki. Eewuo serkali en enkop nikitii ashu emurua aang' murua muruai sa murua emurua imuruain natii. Eewou serkali emurua aa amitiki iltung'anak oogira aajo ainyel aiyel ai ai na looyau indaiki nitu enyorari te too kuna sectors endaa.

ore ilairemok ledaa nishori fertilizers ,tebei eyabori, neeku kidim aitobiru ashu airemoki idakin enye too iropiyiani kutik, ilo ala ayau edaa naje tolchamba oje naa ketaa enkoitoi naimi hoo duo nemepooki itobiraki kake ore sii inkutik naitobiraki aisho iltunganak meshomo ayau idaikin, ishoo serkali ashu ore ore sii too inkwapi kumok etae eweji niremishoi ore ikutik tunganak oota ilchambai naa ketum niche iropiyiani, amu ore tenepuo pee ees ina biashara nemekire sii egira iltunganak natii iboo etaa enakop epuonu aitumiya.